Kaka tich ma maneno ka en tich mar pidho jamni kata kwayo jamni. To kaka aluorawa en jok ma nigi chiaye matin, gin gi nyalo tweyo chiachgi kuonde gi. To joma nigi chiayo mang'eny gin ginyalo manyo lek kata kuonde kwath mondo mi gitwe e jambgi gidhi gikwaye jambgi.

Tijni nigi nengo e aluora ma wadakie nikech ka wanyiedho chak, to wanyalo puoyo moko wanyalo madho, moko bende wanyalo uso. Chak konyo ngima nyithindo nyaka wan bende

Gima biro e pacha ka aneno jogi gin jok machal ni jok modak e ot achiel. Ne koro gineno ni mondo gilos nyasi gi moro kata ne nyathi gi moro kata ne mingi kata ne wuongi mondo gibedgo kanyakla.

Gima biro e pacha kaneno nyako mochung' kae ni , nyiso ni kae en kar kano omwom kata omenda ma inyalo kano kuom ndalo ma ier, inyalo gole sama idware inyalo gole sama iwinjo ka in gi dichni moro.

Magi gin lee mag bungu, to tijni nigi nengo e a luorawa nikech seche ma jo wazunge oa loka gigombo mondo gine lee mag bungu. Seche ma gibiro to giweyo nwa omwom moko mondo wakony go ochumi mar piny ma wadakie ni.

Weche man kod nengo kae aneno kar kano pesa kata od kano pesa to mar ariyo aneno nyathi skul. Nyathi skul wanyalo keto pesa ka ok wamiyo nyithindo pesa e lwetwa. Mano nyalo kelo tich mayot ne jonyuol.

Aneno dhot mar masaai kendo aneno wazunge. Koro wazunge gi chalni obiro mondo mi gilim dhot mar masai .Masaai ntiere gi gigo ma giloso mamoro gi ma ka wazunge obiro to ginyalo keto ne gi mondo omorgi ngimagi kendo jogo nya wazunge nyalo weyo gi gi omenda moro matin. Mane

Tijni nigi nengo e aluora nikech jo kaka nene, wan gi jo ohala machiegni wan gi chiro machiegni gimoramora midwaro inyalo yudo. Mar ariyo, kaka nyanya wa jok modak ei piny tijni konyowa nikech jogi omo nyanya kuonde mabochobocho to gikelo. Mar ariyo kagisekelo to giyudo pesa ka giseyudo pesa pesa ma giyudo go ginyalo nyiewo godo chiemo, ginyalo tero go nyithindo e sikul mondo ngimagi oso osong mbele.

Gige tich midwaro mowinjo wabedgo: namba chiel owinjo wabed gi ot mawatiye tijwa ni, mar ariyo owinjo wabed gi gik miloso godo kikapu machalo kaka tworo, chalo kaka sindan, chalo kaka rangi mwakedo godo kikepni wagi mondo onen eyoo maber manyalo ywayo wang' customers

Tijni tiyore e gweng' egwe e aluora ma wadakie e yoo maber nikech aluora madake en kama miyo, koth chwe seche duto nikech, apilo dwaro pii mang'eny to odwaro doyo. Kawasetimo kamano to wanyalo yudo chiro to wauso gi kata mane magawa madongodongo kata, wanyalo yudo kembe makawo gi to regogi to ketogi e chupni to uso gi e dukni.

Jang'iewo ni nyalo loko pesa e yoo machal kama pesa ma ok ma ok owinj kadonjo ne oyoo makare kata pesa moyude yoo mok ber. Jang'iwo ni nyalo loko pesa e bengi. Sani wan gi weche mag ongwe yamo onyalo loko pesa e akaunt mar ong'we yamo mondo pesa neni okonye eyo maber kaka odwaro.

Wasebudho ka pok wayudo puonj e gwenge kuonde ma wadakie nikech mokwongo, jopuonj tin to gin jopuonj to wan mana gi samoro nyamrerwa gi ema samoro biro puonjora weche mag health weche mag ngima kaka wanyalo dak e kor gweng', kak wanyalo bedo maler, kaka wanyalo rito aluowa marwa. To gima ng'eyo ni gin jogo gin jok matin koro osebudho. Koro akwayo sirikal mondo e gwenge kuonde ma wadakie gimedwa jopuonj mondo opuonjwa weche mag ngima.

Anyalo wachoni ngama tiyo tijni nyaka ibedgi kama inyalo kete, iyienge nyamburko. Kata lopi owuon kata lo mikodesa gi ngato, nyaka iger ot. Mar ariyo nyaka obed gi masin minyalo luoko go gari. Mar adek nyaka ibed gi pesa minyalo yao go tijni mondo tich odhi e yoo makare.